Kũhũra mbica nĩ kwa bata mũno, tondũ rĩrĩa waikara ona waikara ihinda inene, nĩwendaga kũririkana maũndũ ma tene, na nowoe ona iria, na noikũririkanie kũrĩa wanagerera, kana kũrĩa wanahĩtũkĩra, kana arĩa mwanacemania nao, kana ona maũndũ mangĩ maingĩ, mahũthĩkaga gũtuĩka nĩmararirikania mũndũ, igũrũ rĩ mbica, kana ona kũririkana mũndũ mwanakorwo mũkĩrutithania wĩra kana mwanakorwo mwĩhamwe nake, nĩkĩo he bata kũhũra mbica.

Meciria-inĩ makwa ndĩciragia, aya nĩ ambunge, mokĩte thĩiniĩ wa mbunge, okorwo nĩ kwarĩrĩria ũndũ mũna ũhanĩkĩte, kana ũndũ ũrathiĩ nambere, kana gũtetera kana ona kũhĩtũkia maundũ kana kũruta mawoni, igũrũ wa ũndũ mũna thĩiniĩ wa mbunge.

Ũyũ nĩ mũcemanio wĩtĩtwo aciari na arutwo mũthĩ wa kũheyana iheo kũrĩ ciana irĩa ciĩkĩte wega na kwarĩrĩria maũndũ ma cukuru na nĩgetha ciana cituĩke nĩ ciaigua wega rĩrĩa iramenyithio kũrĩa aciari a o atĩ nĩmekĩte wega mathomo-inĩ nĩ mahotaga gũĩkĩra bidii mũno.